Ore naa tene na kaidim najo kanyor kuna benek nanyori alangu ingiroin ore kuna benek na inaidosuoki tolchamba na nchere kitadolu ajo etii ntapuka natoito netii sidain neaku kitodolu qjo etii ntapuka nainyalate netii sidain natipikaki enkare aitobiraki na ina peton enyori neeta biotisho neaku kebare nikiramat intapuka pemetoyu.

Ore tenewueji naa kelioo ajo embeneyioi ena naa entapukai naa sii natii nkukuuni etii nkutitik netii irkut netii ilotorok itodolu naa ajo meramata kuna tapuka aitobirajki itu epiki irkeek kuna tapuak kenya naa nkukuunin aunyial ena daa naa kelo olairemoni asara amu iropiyiani naa itumiaki aapikie kuna tapuka enkop neiki ekare na ninyiang'unyieki ilanterera ,neeku.

Ore naa kuna naa intapuka kisidain intapuka keeta tipat oleng tenkishui oltung'ani ore intapuka naa keidimie naa iltung'anak meinosa endaa naa nepuo amirr netumi iropiani neeku kenarikino naa neunisho iltung'anak naa neramat intapuka enye ore aramat intapuka naa nchere kepuoi apik irkeek perishie inkukunik nainyial nerishie enkijiape nekurrokini.

Ore ena na entumo etiiki elio nkituak natii entumo ebaki naa entumo na ekanisa ashu aibae ake nagiraj aiguana esidai enabae na keretisho oleng amu kengasa aaku keyau naboisho tiatua ltunganak nitoki si aaku keidimie metaa kepuo ltunganak enkoitoi na o engasi na ayau ndamunot tenebo netumokini atolimu ajo kanyio na enkoitoi napuoyieki.

Ore naa ena baye naa kitodolu enewueji enkaji naa naigero printers itodolu naa ajo ewueji naa naitainyieki inkardasini naa tesimu ashua te computer te laptop ino nintayu naa aitaa enkardasi ashu kipikakini esimu ina ardasi anaa softcopy neeku enetipat ena baye oleng amu kitodolu naa entoki naji uh digital ajo kitii dukuya neeku enetipat oleng midimi ashom dukuya metii ena baye amu keeta tipat naleng.

Ore ena siai naa esiai ena enkiremore ontapuka elio naa intapuka kumok nauno neeku keeta intapuka tipat oleng tenkishui oltung'ani amu keretisho peetumi endaa nanyae ore sii aetoki naa kemiri intapuka netumi iropiyiani naitaasieki inkulie baa neeku enetipat oleng ina siai naa kenare neramati intapuka nepiki enkare orkeek lorishie inkukunik.

Ore ena baye naa elio naa tene orais liapa lolosho le kenya Uhuru mwigai naa enetipat ena siai naasita ninye elio egira airo ajo sinanu airorie iltung'anak naa alimu induat enyenak arashu imbaa naasita naapuo aret olosho lang naa le kenya kitipat oleng teniro naa kesidai ekila enkop teneeta ilarikok naa lenye.

Ore tenewueji elio ajo etii entumo etipat naloito dukuya elio irpayiani lotonita neeta laptops onkariak nelio obo lenye lorikito naa entumo negira aitodolu naa ajo ke kanyio data naa naatae elio naa recorded data naa kegira aliki ebaki naa eneikunari esiai matejo tenaa kesiai e biashara eilepita egira adou neeku ina baye naa naloito dukuya entumo etiiki et.

Ore naa tene elio ajo keetae entumo naloito dukuya egira olarikoni obo airo alimu naa intokiting neeku netii iltung'anak logira ainining ninye neeku ketii sii osikari logira aing'orr naa ayakikisha ajo eloito esiai dukuya aitobirari neeta iltung'anak pookin eseriani tenebo olarikok naa lenye neeku enetipat ena baye oleng naa kenare neas ilarikok.

Ore enabae na elio inkera narita empira onkaik na kajo sinanu enetipat oleng tneniguran nkera amu keret iseseni lenye egira naa kuna kera iguran na ishopito nchatii nanyanyuk nelio nkulie kera ake naasita siatini enye neaku ore enkiguran tonkera na kitobir biotisho oseseni lenye keaku keeta biotisho sidai osesen

Ore ena naa emashini naingurarieki biotisho naa enterit. Ainguraa tenaa kidimi aitumia naa ina terit atunishore. Naa kisidai naa amu, kitodolu temperatures enterit ah enkiruwuaj ashu ah ekijape enterit naa, keretisho oleng naa sanisana toolaremok. Neaku kinguraa sii ebae naji PH. Neaku enetipat ena kenare neas ilairemok pookin.

Ore naa tene elio iltung'anak okuni loota ajo sinanu entumo ashua enkiroroto ake enetipat naa ena baye amu ke kitodolu naboisho osotua sidai tiatua iltung'nak neeku enetipat ena baye amu matejo tenaa kentumo esiai naa keyau indamunot pookin tenebo naa petumoki ailepunyie esiai sidai iltung'anak oasisho tenebo.

Ore naa tene naa kaidim najo etii irpayiani oobaya opishana otii emisa aanya endaa elio naa ajo enkiti oteli ena elio ilarikok naa loijio orais loapa loji Uhuru kenyatta egirae atoni aanya endaa nebore isodai onkariak shumata emisa elio naa eshipakino ninche oleng neeku embaye etipat ena oleng neyau naboisho.

Ore naa ena, naa kelio enkardasi naibor, naado naitodolu naa intokiting kumok nainyang'ua oltung'ani, nelimu ajo kaja na iropiyiani aja itumia. Neeta si intarikini tinewueji. Neeku kaitadamu inkolong'i nashomo ainyang'isho tolduka arashua ee toldukai sapukin, nikinchori enatoki naa, naa erisit, naata naa nena tokiting pookin, nimimin ninche, niyiolou eninkunayie iropiyiani.

Ore naa tene naa kaidim najo enkiama naloito dukuya. Ishopote iltung'anak aitobiraki. Nibung'ita orpayian wenkitok aibung'a inkaik. Naa ishopote naa ninche, anaa irkerretin, lenkop enye. Etukusote nelio kulie tung'anak loishopote, anaa ninche. Naa enetipat enabae. Enetipat kiama, keeu naboisho, tolmareita. Naa ebae sidai naa naitiship iltung'anak naa keshipakinoi enkolong ekiama oleng.

Ore naa ena, naa ewueji naokie igarrin ashua iltukutukuni eilata. Ewueji ena e Rubis enaa enaitodolu naa oranki osho. Oosho oranki sikitoi, olikae odo. Naa ormonokie naa lenye ilo. Neeku, kaitadamu igarrin ashu inkolong'i nikitooko eilata tinewueji. Naa keret igarrin oleng, naa kisho si iltung'anak linewueji faida. Naa keretisho oleng, naa keyieu keeta faida.

Ore tene wueji naa kaidim najo entumo etiiki etii irpayiani entumo nelio isikarini laa kajo eseriani naa eyau ninche ebaki naa entumo emurua etiiki arashu nonkulie tokitin ake naipirta iltung'anak naa idol naa ajo keetae mpangilio etonitae nirorita likae naa enetipat ena baye amu keau naboisho naa keyau indamunot kumok tenebo naitau naa solution naa kumok.

Ore naa tene, naa enkiama etiiki tenewueji. Etii iltung'anak lotii harusi tenewueji. Ishopoteki aitobiraki. Ishopoki, inkitengeni, nepiki imasaa ilukuny. Nenapitai, naa ikiontoni, loijo nkaraeni, oripuno. Neeku inabae naa naloito dukuya tenewueji. Naa, kelio ajo, eshipa iltung'anak naa sidai enasiai, kenarikino nees iltung'anak kiama pookin.

Ore tenewueji, elio inkera esukuul naboitare emalimui enye. Egirai naa aiteng'en kuna kera imbaa naipirta technology. Aisidai teniteng'eni inkera nena naa baa, amu inakata eng'enu inkera nebolo indamunot enye, naa ore si pepuku boo, naa keleleku esiai enye, nesioki aibung' naa intokiting amu keeta eng'eno. Neeku kenarikino tenisumi inkera pookin iji.

Ore naa tenewueji, kaidim najo elio oltung'ani logira aibung' laptop naa, olaini tenkaina le Airtel. Naa keeta naa ebae nagira alimu ele tung'ani ashua ai advertise ele aini. Neeku iropiyiani epiki kulo ainini ashua ewoshi awoshoki iltung'anak, nigeroki ormesej, neeku keeta kumok niidim ataasie ele aini. Neeku enetipat enabae oleng.

Ore naa ena naa kaidim najo enkisuma etaata naloito dukuya elio ormalimui logira aisum inkera naa aitumia tablets neeku enarikino teniteng'en irmalimuni inkera ena oitoi naa etaata neme enembuku kake ene ene tablets ashua technology amu kebol indamunot aitalala indamunot enye neret ninche naa kepuo asioki ayiolou imbaa naa napuoito dukuya naa tolosho.

Mee sidai pii osiwuo oing'ua osimiti tening'uaya keitorronok pii sere naa kenarikino tenepuo iltung'anak aing'orr ate peming'uaya ilo siwuo amu keinyial biotisho osesen eidim nikincho imoyiaritin orgoo uh ilaras linonok eidim ainyiala nilo atum imoyiaritin naijio pneumonia arashua tuberculosis ashua inkulie moyiaritin nayau olchafu neibung orgoo lino neeku kenare niramat kewon sere peming'uaya ina terit osimiti.

Ore naa tene, elio ilarikok lenakop naa e Kenya. Elio orais liapa Uhuru Muigai. Nelio or prime minister liopa Raila. Egira ninche airorokino. Naa kajo nanu ebae sidai ena oleng. Amu, kitodolu naboisho tiatua ilarikok naa lang'. Neeku, kenare neeta ilarikok naboisho naa peyie etumoki atorik olosho, aitobiraki. Neeku, keyau ena, empisha sidai oleng.

Ore naa embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena naa irkeek kulo kaitadamu sipitali naa ildakitarini loishooyo kulo keek nelimu eninko teniwok naa isidai tenisuj enetejo oldakitari naa likitabaa neeku eretisho kulo keek oleng amu kishoru biotisho oltung'anak etaretuo oleng iltung'anak amu ishiunyie inkishuin kumok neeku kenare nikisuj enetejo oldakitari.